Mĩmera ya kũnyita tĩri nĩnyitaga itemi inene mũno harĩ kũmenyerera mĩgũnda kuona wambere rĩrĩa yahandwo thĩ nĩkoragwo ĩkĩrigĩrĩria riũa kuma harĩ kũgucia maĩ marĩa me tĩri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria mĩmera ĩrĩa mũrĩmi ahandĩte ĩkorwo ĩna maĩ mega ma kũigana na gũkũra na nj'ra ĩrĩa yagĩrĩire, oho mĩmera ĩno ĩrĩa ĩkoragwo ĩhumbĩrĩte thĩ mũno makĩria mũmera mũthemba wa mboco, nĩũkoragwo ũgĩteithia kũ kwagĩrithia tĩri kuona mĩthemba ya mboco nĩkoragwo ĩgĩkĩra kĩndĩ gĩtagwo nitrogen thĩ-inĩ wa tĩri, ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria mbembe harĩ kuona indo iria kanona ũrĩa ibatiĩ nĩguo ikorwo igĩkũra wega, rĩrĩa kwĩna kĩndũ gĩa kũhumbĩra tĩri, na nĩgwakorwo gũkiura mbura ya munĩko, maĩ marĩa marakorwo makĩhĩtũkĩra thĩ-inĩ wa mũgũnda nĩmakoragwo makĩnyitwo nĩguo matige gũthiĩ na ihenya inene, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mage gũkorwo magĩkua tĩri ũrĩa mũnoru thĩ-inĩ wa mũgũnda, na oho gũteithĩrĩria harĩ gũgakorwo magĩ makĩhe tĩri kahinda karĩa kagĩrĩire ga kũgucia maĩ mau mathiĩ nathĩ handũ ha kĩguo kĩu gũkorwo gĩgĩthiĩ, oho, atĩ mĩmera ĩno nĩkoragwo ĩgĩtigĩrĩra atĩ, tĩri ndũnakorwo ũgĩkuo nĩ rũhuho hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa inene, na gũtũma tĩri ũrĩa mũnoru ũkorwo ũgĩikara mũgũnda nĩũndũ wa ũteithio harĩ mĩmera o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra magetha nĩmakorwo makĩgacĩra.

Kwĩna maũndũ matatũ mũndũ abatiĩ nĩ gũkorwo akĩrongoreria rĩrĩa arakorwo akĩgũra itangi. Na wa mbere, nĩ mũigana wa itangi rĩu, wa keerĩ nĩ kahinda karĩa itangi rĩu rĩgũikara, na wa gatatũ nĩ mwakĩre wa itangi rĩu. Wa mbere, ũkĩgũra itangi, no nginya ũkorwo mwendia agĩkwĩra itangi rĩu rĩgũkũhe ũtungata gwa kahinda kaigana atĩa, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ wakorwo ũkĩgũra itangi rĩrĩa rĩgũkorwo rĩgĩkũhe ũtungata gwa kahinda karaihu. Ndũgakorwo ũgĩcokaga nduka o kahinda gwa kahinda na kũhũthĩra mbeca nĩ ũndũ wa itangi rĩaku gũkorwo rĩgĩthũka thutha wa kahinda kanini. Wa keerĩ, nĩ ũbatiĩ kũmenya mũigana wa itangi rĩrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩgũra, kana nĩ maĩ maigana itangi rĩu rĩngĩkorwo rĩgĩkuua, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ, ũkĩgũra itangi nĩ wagũra rĩrĩa rĩgokorwo rĩgĩkũhe ũtungata ũrĩa ũbatiĩ, kũringana na mahũthĩro ma maĩ thĩiniĩ wa mũciĩ kana wa mũgũnda waku. Wa gatatũ, nĩ ũbatiĩ kũmenya mũũmbĩre wa itangi rĩaku kũringana na harĩa ũrenda kũrĩiga. Kwa mũhano angĩkorwo ũrenda gũkorwo ũkĩrĩiga igũrũ, kana rĩa tĩri kana kũrĩambatia kũndũ igũrũ, nĩ ũbatiĩ gũtigĩrĩra nĩ wagũra itangi rĩkũhota gũgĩkorwo rĩgĩikara harĩa ũrarĩiga na njĩra njega. Kwa mũhano, angĩkorwo nĩ itangia rĩa gũthika nathĩ, ũbatiĩ kũgũra itangi rĩna kona, nĩ ũndũ wa mĩenjere ya irima, o ũndũ ũmwe na ũrĩa rĩgĩkorwo rĩgĩikara thĩiniĩ wa tĩri.

Mĩrĩo kana ngwacĩ, nĩ mũmera ũkoragwo ũkĩnyita itemi inene mũno harĩ kũmenyerera tĩri ndũgakorwo ũgĩkuuo nĩ maĩ kana rũhuho. Na mũno makĩria, angĩkorwo ũhandĩtwo handũ hena tĩri mũhũthũ, nĩ ũkoragwo ũkĩona magetha maingĩ mũno ma ngwacĩ. Kuona mĩri ya ngwacĩ nĩ ĩhotaga gũtonya nathĩ na ũhũthũ, na kũhe mũrĩmi magetha mega ma ngwacĩ. No ona kũhana o ũgũo, mahuti kana mĩrĩo ya ngwacĩ, nĩ ĩkoragwo na uumithio mũnene mũno makĩria harĩ mũrĩmi. Tiga tu kũnyita tĩri na kũũmenyerera, mĩrĩo ya ngwacĩ no ĩkorwo ĩgĩtuuo, na gũkorwo ĩkĩũmithio na korwo ĩgĩtukanio na irio cia kũgũrwo nduka-inĩ, irĩa ĩngĩkorwo ikĩheeo ng'ombe, ona kana ngũrũwe. Mũno makĩria thikũ ici, kuona thogora wa irio cia mahiũ nĩ ũgĩĩte goro mũno makĩria. Oho, irio ici no ikorwo ikĩheeo mbũri o ũndũ ũmwe na thungura, na gũtigĩrĩra, atĩ nĩ ciakorwo ikĩgĩa na vitamin thĩiniĩ wa mwĩrĩ wa cio. Oho, ũngĩona nĩ wakorwo ũkĩgetha ngwacĩ nyingĩ no ũkorwo ũgĩciendia thĩiniĩ wa thoko ta mũrĩmi, na angĩkorwo nĩ ũrenda gũciongerera riri, no ũkorwo ũgĩcithĩa na kwendia ciĩ mũtu. Ũndũ ũrĩa ũngĩongerera umithio o ũndũ ũmwe na baita ĩrĩa ũkuona, kumana na ũrĩmi wa mĩrĩo o ũndũ ũmwe na ngwacĩ.

Nĩ kũrĩ na maũndũ, o ũndũ ũmwe na mĩtaratara ĩngĩkorwo ĩkĩoywo nĩ mũrĩmi o ũndũ ũmwe na thirikari, koguo gũtigĩrĩra nĩgwakorwo gũkĩoneka kĩhonia kĩa ũnyihu wa maĩ ma ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ o ũndũ ũmwe na matũra-inĩ, wambere thirikari nene o úndú ũmwe na thirikari cia kauntĩ, nĩmabatiĩ gúkorwo makĩnyitanĩra na gũtigĩrĩra nĩmaka ndemu nene icigo-inĩ iria cĩagĩrĩire, nĩguo gũtigĩrĩra rĩrĩa gwakorwo na mbura nene ndemu ici nĩciakorwo ikĩnyita maĩ na kũiga maĩ, marĩa arĩmi mangĩkorwo makĩhũthĩra rĩria mbura yaga, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra mĩmera kana bũrũri ndũnakorwo wĩ ũkĩhoka tu mbura nĩguo gũkũria mĩmera, no nĩwakorwo wĩna ũhoti wa kũitĩrĩria mĩmera ĩheagwo maĩ mwaka mũgima, kwĩna mbura kana kwĩna riũa, nĩguo gũtigĩrĩra magetha ma bũrũri nĩmakorwo makĩongerereka, oho arĩmi nĩmabatiĩ gũtigirĩra thĩ-inĩ wa mĩgũnda yao nímakorwo makĩenja marima ma kũiga maĩ marĩa makoragwo makĩarwo iratathi rĩa naironi thĩ, nĩguo gũtigĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa mbura yaura nĩmakorwo makĩnyita maĩ ma mĩgũnda yao, maĩ maría mangĩcoka kũhũthĩra rĩrĩa kwara, oho thĩ-inĩ wa mĩciĩ yao nĩmabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩmakorwo makĩanĩrĩria maĩ kuma nyũmba-inĩ, o ũndú ũmwe na ciugũ cia mahiũ mao, nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ na maĩ mora, na maĩ maya mamamiga makamahũthĩra rĩrĩa gũgakorwo na riũa inene.

Kwĩna maũndũ matiganĩte ta mũrĩmi ingĩkorwo ingĩka, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ ndakorwo ngĩmenyerera na njĩra njega maaĩ marĩa makoragwo thĩiniĩ wa tĩri. Wa mbere, nĩ gũtigĩrĩra atĩ thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa, nĩ handĩte mĩmera ĩrĩa ĩrĩkoragwo ĩkĩhumbĩra tĩri, nĩguo kũũgitĩra kumana na riũa inene, rĩrĩa rĩkoragwo rĩkĩara na kũgucia maĩ marĩa me tĩri-inĩ. Oho, rĩrĩa kwĩna mĩmera thĩiniĩ wa mũgũnda, mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra, nĩ nĩ ara mahuti marĩa mangĩbutha thĩiniĩ wa mũgũnda wake. Kana ekĩra maratathi ma naironi, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ, maaĩ marĩa arakorwo akĩhe mũmera, matirakorwo makĩgucio mothe nĩ riũa. Ũndũ ũmwe, ũndũ ũyũ nĩ ũrigagĩrĩria ria rĩrĩa rĩmeraga mũgũnda, na rĩrĩa rĩkoragwo rĩkĩhũthĩra maaĩ, na ũndũ ũcio gũtigĩrĩra maaĩ marĩa me tĩri-inĩ matirora na njĩra nene. Oho, mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra nĩ ahanda mĩtĩ thĩiniĩ wa mũgũnda wake, na ũndũ ũyũ, nĩ ũtigagĩrĩra, atĩ kĩruru kĩa mĩtĩ ĩno, nĩ kĩrarigĩrĩria riũa, harĩ kũhutia tĩri ĩmwe kwa ĩmwe, na kũgucia maaĩ marĩa me thĩiniĩ wa tĩri, ũndũ ũrĩa ũthiaga na mbere na kũmenyerera maaĩ marĩa me tĩri-inĩ. Oho, mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra, atĩ njĩra ĩrĩa arakorwo akĩhũthĩra ya kũhe mĩmera yake maaĩ ndĩrĩ na wanangi wa maaĩ, nĩguo gũtigĩrĩra, maaĩ marĩa tu marahũthĩka, nĩ marĩa mũmera ũrakorwo ũkĩhũthĩra.

Gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩtũmaga arĩmi, mũno makĩria arĩmi arĩa makoragwo magĩtabania ũrĩmi wa biacara, makorwo magĩthingatwo gũkorwo makĩrũmĩrĩra ũrathi wa rĩera, nĩguo gũkorwo nĩ mamenya, na nĩ magĩa na ũmenyo wĩgiĩ mĩmera ĩrĩa mabatiĩ kũhanda, kũringana kũringana na mbura ĩrĩa ĩrakorwo ikĩrĩgĩrĩrwo, kana ĩkĩrathwo gũkorwo ĩkiura thĩiniĩ wa kĩmera kĩu. Nĩguo kũmenya, kana makũhanda mĩmera ĩrĩa ĩhũthagĩra maaĩ maingĩ, kana mĩmera ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkũra naihenya tondũ ndĩkoragwo ĩgĩbatara maaĩ maingĩ. Kwa mũhano, rĩrĩa kwĩna mbura nene, mũrĩmi abatiĩ gũkorwo akĩhanda mĩmera ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩbatara mbura nene nĩguo gũkorwo ĩgĩkũra na kũgimara na kũgethwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, handũ ha mĩmera ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩbatara mbura nini. Kwa mũhano, rĩrĩa kwĩna mbura nene, mũrĩmi abatiĩ gũtigĩrĩra nĩ ahanda mbembe, kuona nĩ ikoragwo igĩbatara mbura nene, gwa kahinda karĩa ikoragwo igĩkũra, nĩguo gũtigĩrĩra, mũrĩmi nĩ akorwo akĩona maciaro maiganu, na oho, gũtigĩrĩra, nĩ mĩmera ĩyo nĩ yona mbura ĩrĩa yagĩrĩire. Ũkĩringithania na mboga, irĩa ikoragwo igĩkũra gwa kahinda kanini, na itakoragwo igĩbatara mbura ĩyo nene kuona mbura nene nĩ ĩkoragwo ĩgĩcithũkia, mũno makĩria angĩkorwo nĩ ĩraura kahinda karĩa ikoragwo ikĩgethwo. Kuona nĩ ikoragwo igĩthũka naihenya, na ingĩkorwo ikĩigwo hĩndĩ ĩrĩa kwĩna heho, no ikorwo igĩbutha.

Ingĩtuĩka mĩnĩsta wa ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, kwĩna maũndũ matiganĩte ingĩkorwo ngĩka nĩguo ndigĩrĩre ndakorwo ngĩgacĩrithia ũrĩmi thĩiniĩ wa bũrũri. Wa mbere, nĩgũkorwo ngĩthingata thirikari nene o ũndũ ũmwe na thirikari cia kauntĩ, ikorwo igĩaka mandemu kũndũ gũtiganĩte nĩguo gũtigĩrĩra, bũrũri nĩ watiga kwĩhoka kũrĩma kũhũthĩra mbura, na gũtigĩrĩra atĩ, arĩmi nĩ marakorwo makĩona maaĩ ma kũrĩma nginya rĩrĩa kwĩna kahinda karaihu ka riũa, ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria bũrũri ũkorwo na irio cia kũigana. Oho, no ndigĩrĩre, atĩ thirikari nĩ ĩrakorwo ĩkĩhe arĩmi mbegũ irĩa ikinyanĩirie ikĩro cia kũhanda. Nĩguo gũtigĩrĩra, nĩ makorwo makĩgetha irio njega, o ũndũ ũmwe na gĩkĩro kĩnene kĩa magetha. Na oho gũtigĩrĩra mbegũ ici, nĩ irakorwo ikĩgitia riũa kana mĩrimũ, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhatĩrĩria arĩmi. Oho, kũrĩ arĩmi arĩa makoragwo makĩrĩma mahiũ, no ndigĩrĩre nĩ marakorwo makĩona mbegũ njega cia mahiũ mao. Irĩa igokorwo igĩtiria mĩrimũ o ũndũ ũmwe na rĩera rĩũru. Na oho gũtigĩrĩra, nĩ ndakorwo ngĩethera arĩmi a mahiũ thoko ya nyama kana ya iriia rĩao, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩona mbeca, na baida ĩrĩa yagĩrĩire kumana na ũrĩmi wao. Na gũtua ũrĩmi kĩndũ kĩrakorwo gĩkĩhe akenya mbeca.

Kwĩna mĩtugo o ũndũ ũmwe na mĩtaratara ya ũrĩmi wa kĩndũire, ĩrĩa arĩmi a nahau gatene makoragwo makĩhũthĩra, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ magacĩrithia ũrĩmi, ona thengia wao gũkorwo mena gĩthomo kĩnini, wa mbere, arĩmi acio nĩ moĩ atĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa mbura yaira, kĩguo gĩtinakorwo gĩgĩkuwa thĩ tĩri thĩinĩ wa mĩgũnda yao, nĩ makoragwo makĩenja mĩtaro thĩinĩ wa mĩgũnda kũrĩa maĩ makoragwo magĩikara, nĩguo gũtigĩrra matinakorwo magĩkuwa tĩri ũrĩa monoru mũgũnda-inĩ wao, oho harĩa menjete mĩtaro ĩno, na harĩa maikia tĩri, nĩ mamenyaga atĩ nĩguo gũtigĩrĩra maĩ mau nĩ makorwo magĩteithia, nĩ mahandaga thara, ona kana nyeki, ona kana magakorwo makĩhanda mũhia, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ tĩri ũcio nĩ wanyita, na nĩ wakorwo ũkĩnyitĩrĩra ũkĩnyitĩrĩra maĩ, na ũkĩgucia maĩ marĩa maikarĩte thĩinĩ wa mũtaro ũcio, oho nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mĩmera yao nĩrakorwo ĩkĩgĩa na ũgunyi ũrĩa wagĩrĩire, nĩ makoragwo makĩara mahuti gĩtina-inĩ kĩa mĩmera ĩrĩa mahandĩte, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ maĩ marĩa methĩ wa tĩri matirakorwo makĩgucio nĩ riũwa, na nĩ marakorwo magĩteithia mũmera na njĩra ĩrĩa njega, oho nĩ makorwo magĩtigĩrĩra mahuti maya na thumu ũrĩa makoragwo makĩruta thĩinĩ wa ciugo iria marĩithagĩria mahiũ, nĩ mekĩra thĩinĩ wa mũgũnda, nĩguo kwongerera ũnoru na kũnyihanyihia ũrũrũ wa tĩri.

Gĩtũmi kĩnene kĩa mũrĩmi gũkorwo akĩenda kũmenya kĩmera nĩ kĩrĩkũ kĩa mbura, kwa mũhano kana nĩ kĩa mbura nini, kana nĩ kĩa mbura nene, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ akorwo akĩhanda mĩmera arĩa yagĩrĩire, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ akorwo na magetha marĩa angĩkorwo akĩenda, kwa mũhano, gatagatĩ ka mweri wa ĩtatũ, na mweri wa ĩtano, akoragwo arĩ kĩmera kĩa mbura nene thĩinĩ wa Kenya, na gĩtarũ kĩa Africa ya irathĩro, na haha mũrĩmi abatiĩ gũtigĩrĩra nĩ ahanda mĩmera ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩoya kahinda karaihu kũgimara, nĩguo gũtigĩrĩra nĩyakorwo na mbura ĩrĩa yagĩrĩire, nĩguo akorwo akĩona magetha magĩkĩro kĩa igũrũ. Kwa mũhano, mũrĩmi no ahande mbembe iria ikoragwo ikĩoya kahinda karaihu, kuona mbembe nyingĩ ikoragwo ikioya gatagatĩ ka mĩeri ĩtatũ, na mĩeri ĩtatũ na nuthu, kuuma kũhandwo nginya kũgimara, na kĩmera gĩkĩ kĩa mbura ndaihu no gĩkorwo gĩ kĩega gĩa kũhanda mbembe, nakĩo kĩmera kĩa mbura nguhĩ, kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩhanĩka gatagatĩ ka mweri wa ikũmi na ndithemba, mũrĩmi abatiĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ahanda indo iria ikoragwo igĩkũra na ihenya, ta mbembe mũ mũthemba ũrĩa ũkũraga na thĩ wa mĩeri ĩtatũ, o ũndũ ũmwe na mboga iria ikoragwo igĩkũra naihenya, ta mboga, thũkũma thibinanji, ndania, indo icio nĩ ikoragwo igĩkora naihenya, na nĩ njega thĩinĩ wa kĩmera kĩa mbura ĩrĩa ĩkoragwo ĩ nguhĩ.

Ta mũrĩmi nĩ harĩ bata kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩtiganĩte ya ũbacĩrĩru wa ũrĩmi, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ wakorwo ũkĩgitĩra na kũmenyerera tĩri o ũndũ ũmwe na marĩa matũrigicĩirie. Kwa mũhano, thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa, nĩ ndigagĩrĩra, atĩ nĩ ndakorwo ngĩhanda mĩmera ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩgitĩra tĩri ta mĩrĩo, o ũndũ ũmwe na mboco. Kana kũrĩa gũtarĩ na indo cia kũrĩma, ngakorwo ngĩhanda nyeki, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ndakorwo, ngĩgitĩra tĩri wakwa kumana na riũa inene, o ũndũ ũmwe na mbura, ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩkuua tĩri ũyũ, rĩrĩa gwakorwo kwĩna mbura ya munĩko. Oho, thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa nĩ ndigagĩrĩra nĩ ndongerera thumu, wa indo cia mũgũnda kana mahuti ma mũgũnda, na ũrĩa ũngĩ kuuma thĩiniĩ wa ciugũ cia mahiũ makwa, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ndongerera ũnoru wa tĩri wakwa, na ũndũ ũmwe nĩ ndateithia harĩ gũthondeka ũrĩa tĩri wakwa ũkoragwo ũhana. Nĩguo gũtigĩrĩra, nĩ ndanina ũrũrũ wa bataraitha cia nduka-inĩ irĩa tũkoragwo tũgĩkĩra tĩri, na mũgũnda wakwa nĩ wakorwo na ũnoru ũrĩa wagĩrĩire. Oho, nĩ ndigagĩrĩra, atĩ thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa, nĩ ndĩrahũthĩra maĩ na njĩra ya ũbacĩrĩru, nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ na wanangĩki wa maĩ marĩa ndĩrahe mĩmera yakwa, nĩguo kũmenyerera maĩ marĩa ndĩnamo na gũtigĩrĩra marĩa matũrigicĩirie.

Arĩmi a mahiũ nĩ maragunĩka na njĩra nene mũno makĩria, nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩtwarithia na mbere ũrĩmi wa mahiũ na njĩra ya ũbacĩrĩru. Kwa mũhano, arĩmi arĩa makoragwo makĩrĩithĩria ng'ombe thĩiniĩ wa kiugũ, handũ ha gũkorwo magĩthiĩ gũcirĩithia kũndũ kwĩ mũgũnda kana kĩharo-inĩ, nĩ makoragwo mena njĩra njega mũno ya gũtigĩrĩra atĩ mahiũ mao mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, kuona matirakorwo makĩũngania mĩrimũ o ũndũ ũmwe na tũtambi kũrĩa irakorwo ikĩrĩithio. Na oho, nĩ maratigĩrĩra atĩ nĩ marahe mahiũ mao irio irĩa irabatara ũndũ ũrĩa ũtũmaga, maumithio ta iriia o ũndũ ũmwe na nyama cikorwo ci cia kĩrathi kĩa igũrũ ikiringithanio na irĩa ikoragwo ikĩrĩithio kũndũ nja. Oho, mũrĩmi ũyũ ũkoragwo akĩrĩithĩria ng'ombe ciake thĩiniĩ wa kiugũ, nĩ onaga thumu, ũrĩa angĩkorwo agĩkĩra thĩiniĩ wa thaara ona kana nyeki, ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩcoka gũkorwo ĩgĩtemwo na gũkorwo ĩkĩheeo ng'ombe kana mahiũ make. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩmweherania na kũgũra irio kuuma matuka-inĩ. Oho, mũrĩmi ũyũ, nĩ ahotaga gũkorwo akĩmenya ng'ombe ciake ihũthagĩra irio cigana atĩa, na gĩkĩro kĩa iriia kĩrĩa gĩkoragwo akĩamũkĩra, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ atwarithia ũrĩmi wake na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Kwĩna mathĩna kĩhĩri marĩa makoragwo makĩumana na mũrĩmi gũkorwo akĩhũthĩra bataraitha cia mborera thĩinĩ wa mũgũnda wake, na kwamũhano rĩrĩa akorwo akĩruta thumu wake thĩinĩ wa mborera, na ũkorwo atĩ mahuti marĩa mararĩ thĩinĩ wa handũ hau, matirakoretwo makĩigwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire n ĩguo makorwo magĩbutha makĩhũthĩra rĩera rĩrĩa rĩega, rĩrĩa thumu ũyũ watwarwo thĩinĩ wa mũgũnda, nĩ ũkoragwo ũkĩruta ngaci ya Methane, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthiĩ na mbere na gũthũkia marĩa atũrigicĩirie, o ũndũ ũmwe na gũtũma gũkorwo na ũrugarĩ mwĩingĩ thĩinĩ wa mũgũnda, oho mborera ma na thumu ũyũ nĩ ũkaga na tũtambi, kwa mũhano nĩ ũkaga na tũgunyo tũrĩa tũkoragwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mũgũnda na gũkorwo tũkĩrĩa mũmera, ũndũ ũrĩa ũcungagĩrĩria mũmera gũkorwo ũkĩũma na gũtwara mũrĩmi hathara, oho thumu ũyũ nĩgũkorwo ndũkinyĩtie ikĩro iria ciagĩrĩire, nĩ ũkaga na mĩrimũ ĩtiganĩte, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩgũmĩra mĩmera ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa mũgũnda, na gũtũma maciaro o kana mĩmera ndĩgakorwo ĩkĩgĩa na gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Kwĩna mawega maingĩ mũno marĩa makoragwo makiumana na mũrĩmi gũkorwo akĩhíũthĩra hinya wa riũwa, thĩinĩ wa mũgũnda wake, na ũyũ nĩ hinya ũrĩa ũkoragwo ũkĩrogotwo nĩ mĩtambo ya cora, na ũrĩa ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mũrĩmi na njĩra nene, wa mbere, rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩkĩra mĩtambo ya cora gwake mũciĩ, nĩ akoragwo akĩeherera ngarama ya ũrĩhi wa thitima ya o mweri, kana ya o mũthenya, na haha nĩ akoragwo akĩ akĩkorwo akĩgithia mbeca nyingĩ mũno, na iria angĩ angĩhota agĩkorwo akĩingĩria kana akĩongerera thĩinĩ wa ũrĩmi wake, na gũtigĩrĩra eeh nĩ akorwo akĩongerera gĩkĩro kĩa ũrĩmi wake ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩongerera bainda ĩrĩa akorwo akĩamũkĩra kuuma thĩinĩ wa mũgũnda wake, oho, rĩrĩa mũrĩmi arahũthĩra ri riũwa, nĩ akoragwo agĩtiga gũtemenga mĩti nĩ ũndũ wa gũkorwo agĩakia mwaki, nĩamu mĩtambo ĩno no ĩkorwo ĩkĩmũteithia harĩ kũruga o ũndũ ũmwe na mahũthĩro mangĩ marĩa makoragwo makĩhũthĩra ngũ thĩinĩ wa mũoigũnda wake, ũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria harĩ kũmenyerera, na gũbacĩrĩrra marĩa matũrigicĩirie, kuona nĩ gũgũkorwo na ũnyihu wa ũtemangi wa mĩtĩ.

Mũrĩmi atanakorwo akĩcenjia kana akĩmunya nyanya irĩa ciĩ thĩiniĩ wa tuta yake nĩguo akorwo agĩcihanda thĩiniĩ wa mũgũnda kũrĩa arenda, he maũndũ maigana ũna abatiĩ nĩ gũkorwo agĩĩka. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ, nyanya ici nĩ ciakorwo ina ũhoti wa gũkũra rĩrĩa ciathamio na ciatwarwo thĩiniĩ wa mũgũnda. Wa mbere, mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ, mĩmera ĩno kana mĩũngũrwa ĩno ya nyanya, nĩ ĩkinyĩtie kuuma wiki inya nginya ithathatũ kuuma rĩrĩa yahandirwo. Na oho, nĩ ĩkoretwo yũmĩrĩirie thĩiniĩ wa mĩkori ya yo, na ĩna mahuti maingĩ tiga mahuti marĩa tu ĩkoragwo ĩkĩgĩa rĩrĩa yamera. Mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra, atĩ nĩ akorwo akĩhumbũria mĩmera ĩno, gatagatĩ ka wiki ĩmwe na ndukũ ikũmi nĩ ndukũ mũgwanja nginya ikũmi, nĩguo itigĩrĩre atĩ nĩ ciamenyera rĩera rĩrĩa rĩgakorwo ĩgĩcemania nacio rĩrĩa ciathamio. Oho, nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ, ta ndukũ ithatũ ũguo, mĩmera ĩno ndĩnakorwo ĩkĩheeo maĩ ta ũrĩa ĩkoragwo eeh ĩrakoragwo ĩkĩheeo nahau gatene, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ yomĩrĩria. Na mũthenya wa kũmĩthamia, nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra, atĩ akorwo akĩmĩthamia mathaa ma hwainĩ-inĩ, rĩrĩa gũtarĩ na riũa inene kana mũthenya kwĩna matu, nĩguo gũtigĩrĩra ndĩnakorwo ĩkĩgĩa na kĩmako kĩrĩa kĩgĩaga na mĩmera mĩerũ.

Nĩguo gũtigĩrĩra ati he mũti waku wa matunda, nĩ ũrakorwo ũkĩciara matunda na magakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, nĩ ũbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũkĩũceha o rita rĩmwe o mwaka nĩguo gũtigĩrĩra wĩna gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire, wa mbere ũtanaceha mũtĩ waku, nĩ ũbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ banga kana kĩndũ kĩrĩa ũrahũthĩra gũtemanga ihonge icio, nĩ wakorwo ũgĩthambia na na ndawa ya kũnina germs, nĩguo gũtigĩrĩra ndũnakorwo ũgĩtwarĩra mũtĩ ũcio mĩrimũ, oho hindĩ ĩrĩa wakinya nĩ gũkorwo ũgĩceha mũtĩ, nĩ ũbatiĩ kũmenya nĩ kĩmera kĩrĩkũ, na mũtĩ wa matunda ũbatiĩ gũkorwo ũgĩcehwo rĩrĩa wakorwo ũkĩnina matunda magwo, mũico wa kĩmera, kana mbere wa mũtĩ ũcio wambĩtie gũkorwo ũkĩruta mathangũ, o ũndũ ũmwe na honge njerũ, oho, honge iria ibatiĩ gũkorwo i igecehwo, kana igĩtinio, nĩ iria ciĩ thĩinĩ wa thĩ wa mũtĩ waku, mũno makĩria iria ngũrũ, oho nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩtigĩrĩra nĩ warenga honge iria irakorwo ĩgĩkumuthana, kana inyitanĩte, nĩguo gũtigĩrĩra itinatihania naciagĩa na mĩrimo, honge ingĩ ibatiĩ gukorwo ikĩrengwo, nĩ iria cire cĩna iroma, kana iria ironeka ta cina mũrimũ, nĩguo gũtigĩrĩra mũtĩ waku nĩ wakora na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Arĩmi nĩ makoretwo makĩ magĩthingata mĩtaratara ĩtiganĩte, ya ũgitĩri wa tĩri, o ũndũ ũmwe na kwagĩrithia gĩkĩro gĩa tĩri, kũringana na ũrĩmi ũra mũndũ arakorwo agĩtambania, kwa mũhano, arĩmi a waru nĩ makoretwo makĩhũthra mahuti, o ũndũ ũmwe na maratathi ma naironi harĩ kũhumbĩra tĩri wao, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩnyihanyihia maĩ marĩa marakorwo magĩkuwo nĩ riũwa, na ũrugarĩ thĩinĩ wa mũthenya, noho gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩeheria riya thĩinĩ wa mĩgũnda yao, oho nĩ makoragwo magĩcenjania waru na indo ta minji, o ũndũ ũmwe na karati, nĩguo gũtigĩrĩra ũrĩmi wao nĩ wagacĩra, arĩmi a kahũwa nao nĩ makoragwo makĩhanda mboco,o ũndũ ũwe na waru thĩinĩ wa mĩgũnda ĩno ya kahũwa, ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra kahũwa gaka nĩkona thumu ũria wagĩrĩire, na oho waru, o ũndũ ũmwe na mboco ici nĩciakorwo ikĩgitĩra tĩri wa kahũwa gaka kuumana na riũwa na gũtigĩrĩra atĩ kwĩna maĩ maiganu thĩinĩ wa mĩgunda ĩno ya kahũwa, oho rĩrĩa arĩmi maratabania ũrĩmi wao nĩ makoretwo makĩongerera thumu wa mborera thĩinĩ wa tĩri wao, ũndũ ũrĩa ũteithĩtie harĩ gũkũria mĩmera na njĩra ya kĩ kĩmerera, o ũndũ ũmwe na gũtigĩra tĩri nĩ waikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na wĩ mũnoru.

Ũhandi wa mĩtĩ na irio hamwe, nĩ ũkoretwo ũrĩ ũteithio mũnene harĩ ũgacĩru wa ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ, na kũrĩ arĩmi aingĩ. Kuona rĩrĩa mĩtĩ yakorwo ĩkĩhandanĩrio hamwe na irio, kĩruru kĩa mĩtĩ ĩno nĩ gĩkoragwo gĩkĩgitĩra mĩmera ĩrĩa ĩhandĩtwo ya irio, kumana na gũcinwo mũno nĩ riũa, na ũndũ ũrĩa ũtũmaga atĩ maĩ marĩa me thĩiniĩ wa tĩri matigakorwo makĩgũcio, na gũtigĩrĩra mĩmera ĩno nĩ ĩrakũra na maĩ mega na maiganu nĩ ũndũ wa kĩruru kĩa mĩtĩ. Oho, mahuti marĩa makoragwo makĩgũa kuuma mĩtĩ-inĩ ĩno, nĩ makoragwo makĩbutha na kuongerera ũnoru wa tĩri, ũndũ ũrĩa ũthiaga na mbere na gũtigĩrĩra atĩ mĩmera ĩrĩa ĩĩ thĩ mĩtĩ ĩno, nĩ yakorwo ĩgĩkũra na gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire. Oho, rĩrĩa arĩmi mena mĩtĩ thĩiniĩ wa mĩgũnda yao, nĩ gũkoragwo gũtarĩ na rũhuho, o ũndũ ũmwe na rĩrĩa mbura yaura, mĩtĩ ĩno na mĩri yayo nĩ ĩteithagĩrĩria harĩ kũnyitĩrĩra tĩri, ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra kĩguũ gĩtinakorwo gĩgĩkuua tĩri ũrĩa mũnoru, na gũtigĩrĩra mĩmera nĩ yakorwo ĩkĩona ũnoru na gũteithĩka na ũnoru ũyũ wa tĩri. Na oho, rũhuho rũrĩa rumanaga na mĩtĩ ĩno nĩ rũkoragwo rũkĩhoreria rĩrĩa kwĩna riũa ihiũ, na gũtigĩrĩra mĩmera nĩ yakorwo na kahinda kahũthũ rĩrĩa kwĩna kahinda kanene gũtakuura mbura.

Kwĩna mathĩna maingĩ makoragwo makĩhanĩka hĩndĩ ya mĩtaratara ya kũmenyerera maĩ icigo-inĩ iria itakoragwo na maĩ makwĩigana thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, wa mbere, icigo ici itikoragwo ikĩamũkĩra mbura nene, naĩrĩa ĩikaraga gwa kahinda karaihu, ũndũ ũrĩa ũtũmaga ithima cia maĩ, o ũndũ ũmwe nakũrĩa maĩ makoragwo magĩte magĩtegerwo gũgakorwo kũũmĩte mũno makĩria, na maĩ marĩa maingĩ marĩa moka rĩrĩa mbura yaira makoragwo makĩmerio nĩ thĩ, nĩ amu icigo ici ikoragwo na tĩri mũhũthũ mũno makĩria ũhana wa mũthanga, na ũrĩa ũtakoragwo ũkĩnyita maĩ, maĩ marĩa maingĩ makoragwo magĩthiĩ nathĩ, na magakorwo matigũteithia aikari akũu, na marĩa mangĩ magakorwo magĩthiĩ na tĩri, na marĩa mangĩ makagucio nĩ riũwa, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩhatĩrĩria, o ũndũ ũmwe na kũritũhia njĩra cia ũmenyereri wa maĩ, oho, nĩ ũndũ wa mbura gũkorwo ndĩenyekaga harĩa ĩkairĩra, aikari o ũndũ ũmwe na thirikari cia matũra maya, matiko matikoragwo maigithĩtie indo cia kwĩiga maĩ ta matangi, o ũndũ ũmwe na kwenja marima kama gwaka ndamu, kuona mbura ndĩmenyekaga ĩgoka rĩ, na yoka yũkaga na gĩkĩro kĩnini, kĩrĩa gĩtũmaga aikari a mwena ũyũ makorwo makĩaga kũigithia na mĩtaratara ya ũmenyereri wa maĩ.

Ũrĩmi wa ũmenyereru no ũkorwo ũgĩteithia na gĩkĩro kĩnene bũrũri wa Kenya, o ũndũ ũmwe na arĩmi matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, harĩ gũtigĩrĩra, kwĩna ũgitĩri wa irio o ũndũ ũmwe na kũnyihia kana kũhukia ũkĩa thĩiniĩ wa bũrũri. Kwa mũhano, arĩmi arĩa makoragwo magĩikara kũrĩa kwĩna riũa inene, na kũrĩa mbura ĩikaraga gwa kahinda karaihu gatarĩ kwaura, nĩ mabatiĩ gũkorwo, magĩkũria mĩmera ĩrĩa ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkũra naihenya, o ũndũ ũmwe na mahiũ marĩa makoragwo magĩtiria riũa inene, o ũndũ ũmwe na kũrĩa nyeki kana mahuti marĩa momũ. Oho, arĩmi aya nĩ mabatiĩ gũkorwo magĩthomithio, ũrĩa mangĩkorwo makĩrĩma, irio cia mũgũnda, o ũndũ ũmwe na kũrĩithia mahiũ, nĩguo gũtigĩrĩra, gũtirĩ hĩndĩ marakorwo makĩhoka kĩndũ kĩmwe either nĩ mahiũ, kana ũkorwo nĩ irio cia mũgũnda, na matukania kana maruta ũrĩmi ũyũ ũtukanĩte, nĩ magũtigĩrĩra, nĩ marakorwo makĩona irio cia o mũthenya, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩmehereria thĩna na ũkĩa ũrĩa ũkoragwo ũmagomeire. Oho angĩkorwo nĩ mararĩma irio irakorwo igĩtiria mogarũrũku ma riũa, o ũndũ ũmwe na ma rĩera, ndeto ĩyo nĩ ĩcũngagĩrĩria atĩ andũ aya gũtirĩ hĩndĩ makahũta, na gũtigĩrĩra mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, na njĩra ĩyo, magakorwo marĩ andũ mararuta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kweheria ũkĩa.

Kwĩna njĩra itiganĩte arĩmi mangĩkorwo makĩhũthĩra nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo matagũthũkia tĩĩri o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ya ũrĩmi na gĩkĩro kĩnene ona kana ũkorwo nĩ mahukia ũndũ ũcio biu. Wa mbere arĩmi nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ matirakorwo makĩhe mĩmera maaĩ maingĩ gũkĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩguo gũtigĩrĩra mĩmera kana tĩĩri ndũnakorwo na cumbĩ mũingĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩrio nĩ maaĩ maingĩ gũkorwo makĩheo mĩmera na ndeto ĩyo nĩ ĩgũtigĩrĩra atĩ tĩĩri ũcio ndũnakorwo ũgĩthũka na ndũnagĩa cumbĩ mũingĩ. Oho arĩmi nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa marakorwo makĩhũrana na tũtambi o ũndũ ũmwe na mĩrimũ thĩiniĩ wa mĩmera yao nĩ makorwo makĩhũthĩra ndawa cia kũhũrana na tũtambi cia kĩmerera nĩguo gũtigĩrĩra nĩ manyihanyihia thumu ũrĩa ũkoragwo ũkĩingĩra thĩiniĩ wa tĩĩri, na ũndũ ũcio onaguo nĩ ũgũkorwo ũgĩcũngĩrĩria harĩ tĩĩri gũkorwo ũgĩikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Guoka nĩ bataraitha ĩrĩa arĩmi makoragwo makĩhũthĩra thĩiniĩ wa mĩgũnda yao nĩ mabatiĩ gũtigana na bataraitha iria ikoragwo ikĩendio thĩiniĩ wa matuka, na makorwo makĩhũthĩra thumu ũrĩa ũmanaga na mahuti ma mũgũnda, ona kana ũrĩa ũmanaga na mahiũ mao, ũrĩa ũkoragwo ũkĩongerera ũnoru wa tĩĩri, o ũndũ ũmwe na gũthondeka tĩĩri ũgakorwo wũikarĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire

Kwĩna njĩra itiganĩte arĩmi mangĩkorwo makĩhũthĩra nĩguo gũkorwo nĩ maretiria tũtambi na njĩra iria ciagĩrĩire. Wa mbere nĩ atĩ angĩkorwo mũrĩmi arakorwo agĩkũrĩria indo ciake thĩiniĩ wa nyũmba iria mĩmera ĩkoragwo ĩgĩkũrĩrio, nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo akĩhingũra mĩanya ĩrĩa ingagĩria rĩera thĩiniĩ wa nyũmba ici nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ndanakorwo akĩhe rĩera rĩega rĩa tũtambi gũkorwo tũgĩciaranĩra thĩiniĩ wa nyũmba ici. Oho nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ angĩkorwo mũmera ũmwe nĩ wakorwo ũkĩgĩa na tũtambi, nĩ akorwo akĩũmunya na aũthika, kana a ũciina nĩguo gũtigĩrĩra tũtambi tũu tũtinathiĩ na mbere na gũthũkia mĩmera ĩrĩa ĩngĩ, na oho ndanakorwo akĩhũthĩra ndawa iria ingĩthiĩ na mbere na gũthũkia tĩĩri, ona marĩa matũrigicĩirie. Oho arĩmi nĩ mabatiĩ gũkorwo magĩka ũrĩmi wa kĩmerera ũrĩa ũtakoragwo ũkĩhũthĩra ndawa o ciothe, na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩhandanĩria irio ciao na irio kana mĩmera ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩingata tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũkĩgũmĩra mĩmera. Na njĩra ĩyo nĩ gũkorwo ĩrĩ njega ya gũtigĩrĩra tũtambi tũtirathumbũra mũrĩmi na oho tĩĩri na marĩa matũrigicĩirie nĩ makorwo makĩmenyererwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Arĩmi aingĩ nĩ marathiĩ na mbere gũkorwo makĩhĩmbĩria ũrĩmi ũtarĩ wa gũcimba mũgũnda, kuona nĩ ũkoragwo na umithio mũnene harĩ ũrĩmi wao na ũndũ ũmwe ũgakorwo ũkĩnyihanyihia thogora wa ũrĩmi, kwa mũhano rĩrĩa mũrĩmi akorwo ndarabatara gũkorwo agĩcimba mũgũnda wake wothe, arakorwo akĩenja marima, kana mĩtaro tu, harĩa egũkorwo akĩhanda mũmera wake, ũndũ ũyũ nĩ ũtigagĩrĩra atĩ mahuti, kana ria, rĩrĩa rĩmeraga kũrĩa mũgũnda warĩmwo rĩtinakorwo rĩkĩmera, nĩamu gũkũ nĩ gũkoragwo gwĩ kũmũ, na ũguo agakorwo na njĩra ĩyo nĩakorwo akĩnyihanyihia, o ũndũ ũmwe na kũhota kũramata ria thĩinĩ wa mũgũnda wake atekũhũthĩra mbeca cia kũhũra ndawa, ona kana mbeca cia kũrĩmithia nĩguo kũmunya ria rĩrĩ, oho, rĩrĩa mũgũnda ũtanakorwo ũgĩcimbwo, nĩ kuga mũrĩmi nĩ akoragwo akĩnyihanyihia mbeca iria akoragwo akĩhũthĩra rĩrĩa araharĩria mũgũnda wake, na kũgũra ndithũrũ, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka nĩ matinga marĩa makoragwo makĩenja mũgũnda o ũndũ ũmwe na kũrĩha mũndũ wa wĩra, ũria ũkoragwo agĩtwarithia itinga rĩrĩ, na kuga atĩ rĩrĩa mũrimi akorwo akĩnyihanyihia mahũthĩro maya ma mũgũnda, na njĩra ya kwaga gũcimba, nĩ akoragwo agĩtigwo na kĩndũ thĩinĩ wa mũhuko wake, ũndũ ũrĩa ũmũtwarithagia na mbere thĩinĩ wa ũrĩmi wake.

Nĩ ũndũ wa thogora wa irio cia mahiũ gũkorwo ũgĩte goro, arĩmi nĩ marakorwo magĩthundũra njĩra cia kĩrĩu cia gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩona irio ingĩ cia mũthemba ũngĩ cia mahiũ mao. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩgũithia thogora wa ũrĩmi thĩiniĩ wa mĩgũnda yao. Kwa mũhano, mai ma ngũkũ nĩ makoretwo na ũguni mũnene mũno harĩ arĩmi, kuona wa mbere, no mahũthĩke kũrĩ kũrĩ mĩmera ta thumu, ũrĩa ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mũno ũrĩmi wa indo irĩa ithũkaga naihenya ta mbũga, thibinanji, o ũndũ ũmwe na thũkũma. Na ũndũ ũrĩa ũteithagia mũrĩmi handũ ha gũkorwo akĩgũra bataraitha cia nduka-inĩ, agakorwo agĩkĩra thumu ũyũ wa kĩmerera na gũkũria irio ciake na njĩra ya raithi. Oho, mai maya ma ngũkũ mangĩkorwo makĩũmithio na mathondekwo na ũũgĩ wa kĩrĩu, no makorwo magĩtuĩka irio harĩ mahiũ ta ng'ombe o ũndũ ũmwe nambũri, kuona nĩ makoragwo makĩmongerera kana makĩongerera mahiũ maya indo mũthemba wa proteins. Ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria mũrĩmi, na kũnyihia mbeca irĩa ahũthagĩra harĩ kũgũrĩra mahiũ make irio. Oho, mai ma ngũkũ nĩ makoragwo makĩhũthĩka thĩiniĩ wa gũthondeka ngaci ya kũruga ĩrĩa yũĩkaine ta bio-gas thĩiniĩ wa mũciĩ, ũndũ ũrĩa naguo ũteithagia harĩ kũnyihia ngarama ĩrĩa mũrĩmi akoragwo akĩhũthĩra handũ ha kũrĩha thitima, kana ngarama ya thitima, na njĩra ya igũrũ.

Ũhandi wa irio o ũndũ umwe na mĩtĩ thĩinĩ wa mũgũnda nĩ ũteithĩrĩirie mũno harĩ kũnyihia ngathi iria njũrũ iria ikoragwo ikirekererio rĩera-inĩ. Kwa mũhano rĩrĩa arĩmi makorwo makĩhanda mĩtĩ thĩinĩ wa mĩgũnda yao, mĩtĩ ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩgucia na ĩkĩiga ngathi ĩrĩa yũĩkaine ta carbon dioxide ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩmĩiga thĩinĩ wa mahuti, mĩri o ũndũ ũmwe na ngothi yayo na kũnyihanyihia ngathi ĩyo thĩinĩ wa rĩera, ũndũ ũríĩ ũtumaga na ũgathiĩ na mbere na gũteithĩrĩria o ũndũ ũmwe na kwagĩrithia marĩa matũrigicĩirie. O ho, rĩrĩa kwĩ na mĩtĩ na ngombe irakorwo cigĩikara thĩinĩ wa kĩruru, na mahuti macio marĩa marĩkaga nĩ ngombe matukanio na irio cia, iria ngombe ikoragwo ikĩrĩa, nĩĩteithagĩrĩria ngombe harĩ gũthĩa irio ciayo na njĩra njega na kũnyihanyihia ngaci ya methane ĩrĩa ĩkoragwo ĩkiumana na mahiũ, na ngaci ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthũkia rĩera nĩgũtũma rĩera rĩhiũhe. No rĩrĩa mĩtĩ yakũranĩrio na irio o ũndũ ũmwe yacoka kũheo ngombe, ngaci ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩnyihanyiha. O ho, rĩrĩa arĩmi makorwo makĩhũthĩra thumu wa mahiũ o ũndũ ũmwe na mahuti marĩa maumanaga na mĩtĩ harĩ kũhe thumu mĩgũnda, ndeto ĩno nĩ ĩnyihanyihagia ũhũthĩri wa bataraitha na kũnyihia gas ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrutwo nĩ bataraitha ĩno rĩrĩa yekĩrwo thĩinĩ wa tĩĩri.

Ũndũ ũyũ ũrakorwo ũkĩarahũra roho wa Akenya, wa gũkorwo makĩrũĩrĩra ihooto ciao irĩa kaingĩ na kaingĩ ikoragwo ikĩhotomia nĩ arĩa me thirikari-inĩ, o ũndũ ũmwe na honge cia ũgitĩri. Akenya, nĩ makoragwo makiumĩra barabara, nĩguo gũtigĩrĩra, atĩ wa mbere, mawatho moru marĩa marakorwo magĩbangĩrwo mbunge-inĩ cia kĩmabũrũri o ũndũ ũmwe na cia kauntĩ, matinakorwo makĩhetũka. Na oho, nĩ monania marakara, o ũndũ ũmwe na mathũgũta mao kũrĩ arĩa makoragwo magĩthondeka mawatho maya abunge o ũndũ ũmwe na arũgamĩrĩri a wondi. Nĩguo gũtigĩrĩra mawoni mao nĩ marakorwo makĩiguĩka. Oho bũrũri wa Kenya, nĩ ũĩkaine ta bũrũri ũkoragwo na na andũ, makoragwo makĩrũĩrĩra ihooto cia ũmũndũ, irĩa ikoragwo igithaganio nĩ thirikari. Kwa mũhano, rĩrĩa borithi makorwo makĩhũthĩra hinya mũhetũku kũrĩ Akenya arĩa marakorwo makĩrũrũngana nĩ ũndũ wa gũtetia maũndũ marĩa matagĩrĩire thĩiniĩ wa thirikari, Akenya nĩ maumagĩra, nĩguo gũtigĩrĩra, matinakorwo makĩhinyĩrĩrio. Na oho nĩ makorwo magĩthingata ihooto irĩa makoretwo makĩheeo nĩ nĩ watho kana nĩ gatiba ga Kenya nĩguo gũtigĩrĩra, o mũndũ nĩ akorwo akĩruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Mũrĩmi o wothe ũrakorwo akĩrĩmĩra mĩmera yake, thĩinĩ wa nyũmba cia ũrugarĩ iria ikũragia irio, nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra nĩ aramenyerera rĩera rĩrĩa rĩ thĩinĩ wa nyũmba yake, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nyũmba yake nĩ yaikara gwa kahinda karaihu, na nĩ yakorwo ĩkĩmũhe ũtungata gwa kahinda karĩa kagĩrĩire, nĩ ũndũ wa gũthemana na hathara ya gũkorwo indo ciake igĩthũka kahinda gwa kahinda, kwa mũhano, mũrĩmi nĩabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ ndanakorwo akĩhe mĩmera yake maĩ maingĩ gũkĩra ũrĩa magĩrĩire, nĩ amu rĩrĩa eka ũũ nĩ gũkoragwo na ũgunyu thĩinĩ wa nyũmba ici, ũndũ ũrĩa ũtũ ũtũmaga okorwo nĩ mĩtĩ yakĩte nyũmba ici yambie gũbutha, na kũgũithia nyũmba ici, kana okorwo nĩ cuma ikorwo ikĩgĩa gutu o ũndũ ũmwe na kũgaca, ũndũ ũrĩa ũtũmaga nyũmba ici ikorwo igĩthũka naihenya, oho, mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩanya ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩhingũrwo nĩundũ wa kũingĩria rĩera thĩinĩ wa nyũmba ici nĩ yakorwo ĩkĩhingũrwo gwa kahinda karĩa kagĩrire nĩguo gũtigĩrĩra kwĩna rĩera rĩega thinĩ wa nyũmba ĩno, nĩguo kweheria heho, o ũndũ ũmwe na ũgunyu ũyũ, ndũgathũkie nyũmba ici, oho, nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ maba eeh, pracitĩki ĩrĩa yakĩte nyũmba ici nĩ yakorwo ĩgĩthambio nĩguo ĩkorwo ĩ theru.

Kũringana na maratathi marĩa makorirwo magĩtwaro mbunge nĩ ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa mbajeti thĩini wa mbunge megiĩ ũrĩa thirikari ĩrabanga gũkorwo ĩkĩhũthĩra ũndũ ũmwe na gũthondeka mbeca mwaka ũyũ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithano - ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ, nĩ atĩ thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩra mũigana wa mirioni magana manana ma mĩrongo kenda na ithathatũ harĩ waki werũ o ũndũ ũmwe na gũcokereria thingira mũnene wa iregi wa Nairobi, o ũndũ ũmwe na mathingira manini marĩa makoragwo kũndũ na kũndũ gũkũ bũrũri-inĩ. Thingira wa iregi ũkĩhũthĩra mbeca iria nyingĩ harĩ gwakwo werũ, o ũndũ ũmwe arĩ na thingira wa Naikuru ũrĩa ũratanywo gũkorwo ũkĩhũthĩra mirioni mĩrongo ĩrĩ na ithano thĩinĩ wa mwaka ũyũ wa mbeca wa thirikari, na o ho, mwaka mũhetũku, nyũmba kana thingira ũyũ munini wa Naikuru nĩwakorirwo ũkĩgaĩrwo makĩria ma ciringi mirioni magana meerĩ ma mĩrongo ĩtano harĩ waki ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa nyũmba ĩyo na mwaka ũyũ no marakorirwo makĩongerera ingĩ na ũguo nĩguo gũkoretwo gũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa mathingira marĩa mangĩ manini thĩinĩ wa burũri.

Gas ya methane, nĩ ĩmwe gũkoretwo gũkĩrĩkana, atĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria kũhiũha gwa thĩ kana global warming, na ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere, na kũhũranwo naguo. Gas ĩno, nĩ ĩkoragwo ĩkĩrekererio mũno kuuma kwĩ mĩgũnda ya mahiũ, o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ĩrĩa na mĩgũnda mĩingĩ thĩiniĩ wa thĩ. Na ta mũrĩmi, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ndanyihanyihia ũruti wa gas ĩno ya methane, nĩ ndigagĩrĩra atĩ, rĩrĩa ndakorwo ngĩtũgũta mĩtĩ, ona kana ndatũgũta irio cia mũgũnda na ndĩrenda ikorwo igĩbutha ngorwo ngĩcihũthĩra ta thumu, nĩ ndigagĩrĩra atĩ ndinakorwo ngĩciga hamwe thĩiniĩ wa kĩhũba, nĩ amu rĩrĩa mahuti mambia gũbutha handũ hatarĩ na rĩera rĩiganu rĩa oxygen, nĩho ngaci ĩno ya methane ĩkoragwo ĩkĩrutwo. Na kũguo, mũrĩmi abatiĩ gũtigĩrĩra, nĩ anyagia mahuti make kũndũ na kũndũ nĩguo gũtigĩrĩra, nĩ makorwo magĩbutha, kũhũthĩra rĩera rĩa oxygen, nĩguo kweheria ũgwati wa rĩera rĩa methane. Oho, ng'ombe o ũndũ ũmwe na mahiũ nĩ makoretwo gũgĩtuĩka, nĩ mangĩ makoragwo makĩruta gas ĩno na gĩkĩro kĩnene. Na mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ, irio irĩa arahe ng'ombe, nĩ igũkorwo igĩthĩĩka na njĩra ĩrĩa njega nĩguo kũnyihanyihia kũruta gas ĩno, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra, ng'ombe ndĩrĩ handũ hena ũrugarĩ mũingĩ, nĩguo kũmĩhotithia gũkorwo ĩgĩthĩa irio irĩa yarĩa, nĩguo kũnyihanyihia gas ya methane.

Nĩ ũndũ, wa moritũ marĩa maumanĩte na ũcenjia wa marĩa matũrigicĩirie, o ũndũ ũmwe na ũcenjia wa rĩera, arĩmi nĩ marathiĩ na mbere na kũgundũra njĩra njerũ cia gũtigĩrĩra, nĩ makorwo magĩtwarithia na mbere ũrĩmi na njĩra ya ũmenyereru. Nĩguo gũtigĩrĩra, nĩ makorwo magĩtiria moritũ marĩa marĩ kuo. Wa mbere, arĩmi nĩ mamenyete bata wa gũkorwo magĩĩka ũrĩmi mũtukanu. Haha nĩ harĩa mũrĩmi, arakorwo agĩkũria mĩtĩ thĩiniĩ wa mũgũnda wake, agakũria irio o ũndúũũmwe na mahiũ, nĩguo gũtigĩrĩra, atĩ nĩ arakorwo akĩhota, gũkorwo agĩthiĩ na mbere na ũrĩmi wake na njĩra ĩna baida mwaka wothe ũgathira. Handũ ha nahau gatene harĩa arĩmi marakoragwo makĩrĩma kĩndũ kĩmwe tu, na kĩndũ kĩu kĩngĩkorwo gĩtigũkũra, kana gĩtikũmũhe magetha na njĩra ĩrĩa njega, mũrĩmi agakorwo agĩthiĩ hathara. Kwa mũhano, mũrĩmi angĩkorwo ena mahiũ thĩiniĩ wa mũciĩ wake, ndeto ĩyo nĩ ĩgũtũma atĩ, mahuti marĩa arakorwo akĩruta thĩiniĩ wa mũgũnda wake, thaara kana nyeki, ona kana irio ta mahuti ma mbembe, nĩ akorwo akĩhe mahiũ make, acoka ona thumu wa kũhanda rĩngĩ indo o icio kuona ndarathiĩ hathara. Ona rĩrĩa arakorwo akĩkũria mĩtĩ, mĩtĩ ĩyo nĩ ĩratigĩrĩra atĩ, tĩri wake nĩ waikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Nĩ ũndũ wa waagi wa thoko o ũndũ ũmwe na ũcenjia wa rĩera, maũndũ marĩa makoretwo magĩcũngĩrĩria arĩmi a irio makorwo magĩthiĩ na hathara nene mũno makĩria. Rĩu arĩmi, nĩ marakorwo magĩtigana na ũrĩmi wa irio, na kũingĩra thĩiniĩ wa ũrĩmi wa mahiũ, nĩguo gũtigĩrĩra, nĩ makorwo makĩona mbeca o ũndũ ũmwe na baida, kuuma harĩ ũrĩmi wao. Ndeto ĩno, nĩ ĩcũngĩrĩirie arĩmi aingĩ gũkorwo magĩtigana na ũrĩmi wa nahau gatene, na kwambia gũkorwo makĩmunya indo irĩa mahandĩte thĩiniĩ wa mĩgũnda yao na kũhanda, mahuti marĩa makoragwo makĩrĩo nĩ mahiũ, nĩguo gũtigĩrĩra, matirakorwo makĩgũra irio nyingĩ kuuma matuka-inĩ nĩguo kũhũnia mahiũ mao. No nĩ marakorwo makĩrenga mahũthĩro o ũndũ ũmwe na ngarama ĩrĩa makoragwo makĩhũthĩra harĩ ũrĩmi wa mahiũ. Ndeto ĩno, nĩ ĩteithĩtie arĩmi, harĩ gũkorwo atĩ no makorwo na makĩhũthĩra mbeca nini harĩ kũrĩma, kuona okorwo nĩ thaara kana nyeki ya hay, ndĩkoragwo ĩgĩbatara gwĩkĩrwo bataraitha, no nĩ ĩkorwo tu ĩkĩheeo thumu ũrĩa umanaga na mahiũ maya. Na oho, arĩmi nĩ maratigĩrĩra, mĩgũnda yao nĩ yakorwo ĩgĩcokia ũnoru, kuona matirakorwo magĩkĩra tĩri mũrũrũ, kana thumu mũrũrũ thĩiniĩ wa mĩgũnda yao. Na rĩrĩa kwaura, maĩ nĩ marakorwo makĩnyitwo na makaingĩra thĩiniĩ wa tĩri.

Arĩmi a mahũa, no makorwo makĩnyita itemi inene mũno makĩria, harĩ kũnyihia kũrekereria kwa gas irĩa ikoragwo igĩthũkia rĩera gũkũ bũrũri-inĩ o ũndũ ũmwe na thĩiniĩ wa thĩ. Wa mbere, mĩgũnda ya mahũa nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩra bataraitha nyingĩ mũno, na ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩkĩrwo nyingĩ gũkĩra ũrĩa mĩmera ĩrabatara, ona ĩkorwo ĩgĩkĩrwo gwa kahinda karaihu, nĩ ĩkoragwo ĩkĩrehereria gas thĩiniĩ wa rĩera, na ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthiĩ na gũthũkia rĩera. Oho, rĩrĩa mahũa makũra, na marĩkia kũgethwo, arĩmi aya nĩ makoragwo magĩtũgũtha mĩmera ĩno, na gũkorwo makĩmĩiga handũ kamwe, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩtũma mahtu maya makorwo magĩbutha na njĩra ya kwaga rĩera rĩa oxygen, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria kuuma kwa rĩera rĩa methyne, rĩrĩa rĩkoragwo rĩ ũgwati rĩrĩa rĩarekererio thĩiniĩ wa rĩera. Na nĩguo kũhũrana na ũndũ ũyũ, mĩgũnda ĩno nĩ ĩbatiĩ gũtigĩrĩra, rĩrĩa yarenga mahũa maya, ndĩnakorwo ĩkĩmaiga ihũba, no nĩ yakorwo ĩkĩmaiga maharaganĩte, nĩguo gũtigĩrĩra, nĩ makorwo magĩbutha, o ũndũ ũmwe na kũũra na kũũma, na ĩkĩhũthĩra njĩra ya oxygen. Oho nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra, matirakorwo magĩcina maratathi ma nyũmba ciao cia gũkũrĩria mahũra maya, nĩguo kũnyihia rĩera r,irĩa rĩthũku.

Mahiũ marĩa makoragwo makĩrĩithio nĩ arĩmi aingĩ kwa mũhano ng’ombe, mbũri, ng’ondu, o ũndũ ũmwe na nyamũ cia gĩthaka ta thiia, nĩ makoragwo makĩnyita itemi ĩnene mũno harĩ kũrekereria rĩera rĩrĩa rĩkoragwo rĩgĩthũkia marĩa matũrigicĩirie, o ũndũ ũmwe na gũcũngĩrĩria ũrugarĩ kũingĩha thĩiniĩ wa thĩĩ nĩ ũndũ wa ng’ombe ici, kana wa mahiũ maya gũkorwo nĩ macokagia ithagumia. Rĩrĩa mahiũ maya makorwo makĩrĩa irio marĩaga rĩa mbere igakorwo igĩthiĩ thĩiniĩ wa nda ĩmwe, no harĩa marĩkorwo makĩrĩkĩria kũrĩa nĩ macokaga gũkorwo nĩ mahurũka handũ na mambia kũruta irio icio thĩiniĩ wa nda na gũcirĩa rĩngĩ, kana gũcokia ithagumia. Na magĩĩka ũũ irio ici nĩ ikoragwo itukanĩtio na indo iria ikoragwo thĩiniĩ wa mara ma gũciteithia ikorwo igĩthĩĩka. Na thĩiniĩ wa mũtaratara ũyũ nĩho mahiũ maya makoragwo makĩrekereria gas ĩno, na ĩrĩa ĩkoragwo ĩkiuma na njĩra ya kwererũka, na gũkorwo ĩgĩthiĩ thĩiniĩ wa rĩera. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga gũkorwo na ũrugarĩ thĩiniĩ wa thĩĩ. Na oho ona mahiũ maya magakorwo makĩhũtio nĩ ũrugarĩ ũyũ. Ũndũ ũrĩa ũtũmaga makorwo makĩnyihanyihia iriia, kana matigakũre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ũtemi wa mĩtĩ, nĩ ũkoragwo ũkĩnyita itemi inene mũno, harĩ kuongerera kwa kũrekererio kwa gas mũno makĩria irĩa itakoragwo ii njega thĩiniĩ wa rĩera. Kwa mũhano, rĩrĩa mĩtĩ yakorwo ĩgĩtemwo na njĩra nene, mĩtĩ ĩyo rĩrĩa yagũa nĩ ĩkoragwo ĩkĩrekereria gas ĩrĩa ikoragwo ciĩhithĩire mahuti-inĩ, makoni-inĩ, o ũndũ ũmwe na mĩri-inĩ ya mĩtĩ ĩno. Kuona rĩrĩa mũmera kana mũtĩ wakorwo ũkĩgucia rĩera ta rĩa carbon dioxide kuuma rĩera-inĩ, nĩ ũkoragwo ũkĩigĩra rĩera rĩrĩ, thĩiniĩ wa mahuti ma guo, kana thĩiniĩ wa ngothi ona kana mũtĩ wa guo. Na rĩrĩa rĩngĩ rĩgathiĩ thĩiniĩ wa mĩri. Na, oho, mĩri rĩrĩa yakorwo ĩkĩnyita tĩri na yarũmia thĩiniĩ wa thĩ, rĩera rĩrĩ mũthemba wa carbon nĩ nĩ rĩkoragwo rĩkĩigwo thĩiniĩ wa tĩri, na kũgirĩria rĩera rĩu rĩkorwo rĩkĩrekererio. No rĩrĩa mĩtĩ ĩno yarĩkia gũtemwo, nĩ kuuga, rĩera rĩrĩ rĩothe rĩkoragwo rĩkiuma tĩri-inĩ nĩ ũndũ wa tĩri kwaga kĩndũ gĩa kũũnyitĩrĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na rĩrĩa rĩngĩ rĩkauma mahuti-inĩ, makoni-inĩ, o ũndũ ũmwe na mĩri-inĩ ya mĩtĩ ĩno yatemwo. Na rĩera rĩu rĩothe rĩgakorwo rĩgĩũka thĩiniĩ wa rĩera, ũndũ ũrĩa ũthiaga na mbere na gũthũkia marĩa matũrigicĩirie.

Mĩtugo ĩtiganĩte ya ũrĩmi nĩ ĩcũngĩrĩirie, kana ĩkanyita itemi inene mũno harĩ gũthũkia rĩera, na njĩra ya kũrekereria gas irĩa itarĩ njega. Wa mbere, thĩiniĩ wa ũrĩmi, arĩmi arĩa makoragwo magĩkĩra bataraitha thĩiniĩ wa mĩmera yao, bataraitha ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩrekereria gas thĩiniĩ wa rĩera, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthũkia rĩera. Oho, rĩrĩa arĩmi makorwo makĩrĩma mĩgũnda yao gwa kahinda karaihu, ndeto ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩgĩthũkia ũrĩa tĩri ũkoragwo ũnyitanĩte, na gũteithĩrĩria harĩ kũrekereria carbon dioxide ĩrĩa ĩkoragwo ĩnyitĩtwo nĩ tĩri, na ĩgacoka ĩgoka gũkũ rĩera-inĩ ĩgacoka gũthũkia rĩera. Ũndũ ũngĩ, nĩ atĩ arĩmi aingĩ nĩ makoragwo makĩhũthĩra matinga thĩiniĩ wa mĩgũnda yao, matinga marĩa makoragwo makĩhũthĩra ndithũrũ, na ndogo ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩkiuma na gũtigwo rĩera-inĩ, ĩgĩthũkia marĩa matũrigicĩirie. Oho, rĩrĩa arĩmi makorwo makĩrĩkia kũrĩma, nĩ makoragwo makĩiga mahuti mau, thĩiniĩ wa irima, na angĩkorwo irima rĩu rĩtirĩ na rĩera rĩa rĩiganu, mahuti mau magĩbutha nĩ makoragwo makĩrekereria rĩera rĩa methyne, gas ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthũkia marĩa matũrigicĩirie.

Nĩguo kũmenyerera rĩera o ũndũ ũmwe na marĩa matũrigicĩirie, mũrĩmi nĩ abatiĩ nĩ gũkinyũkia makinya matiganĩte, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũgũnda wake nĩ wakorwo ũkĩhukia, ona kana wanyihanyihia ũruti wa gas ya carbon thĩiniĩ wa mũgũnda. Ikinya rĩa mbere mũrĩmi abatiĩ nĩ gũkorwo akĩoya, nĩ gũtigĩrĩra, atĩ nĩ nĩ anyihanyihia macini irĩa arahũthĩra thĩiniĩ wa mũgũnda wake irĩa irakorwo ikĩhũthĩra maguta ma ndithũrũ kana betũrũ. Tondũ macini ici, nĩ ikoragwo ikĩruta ndogo ĩrĩa ĩkoragwo na ngaci mũthenya mũthemba wa carbon monoxide, na eka ũũ, nĩ abatiĩ gũkorwo agĩtigĩrĩra, handũ ha indo ici nĩ arakorwo akĩhũthĩra hinya wa riũa kũhetũkĩra mĩtambo ya cora, ona kana rũhuho, nĩguo gũtigĩrĩra ngaci ĩno nĩ yanyihanyiha thĩiniĩ wa mũgũnda wake. Oho, mũrĩmi nĩ abati nĩ gũtigĩrĩra, ndarakorwo agĩcina indo irĩa ciatigara thĩiniĩ wa mũgũnda wake ta mahuti, ona kana maratathi ma naironi, nĩguo kũnyihanyihia kũruta kwa ndogo ĩno, na oho mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra, atĩ irio irĩa arahe mahiũ make na irathĩĩka na njĩra njega, nĩguo gũtigĩrĩra ng'ombe ciake nĩ ciahota gũthĩa irio, na njĩra hũthũ, na kũnyihanyihia gas, ĩrĩa ng'ombe ikoragwo ikĩruta.

Wonekani wa irio nĩ ũhutĩtio na njĩra nene, nĩ wagi wa mbura thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa. Haha tũkĩrongoreria wonekani wa irio cia mahiũ o ũndũ ũmwe na wonekani wa irio cia andũ. Wa mbere, rĩrĩa mbura yaaga, kana yakorwo ĩtakuura gwa kahinda karaihu, nĩ kuuga nĩ gũkoragwo na riũa. Riũa rĩrĩa rĩkoragwo rĩkĩũmia irio irĩa ciĩ thĩiniĩ wa mũgũnda. Na akorwo nĩ mbembe, na nĩ ciakorwo ikĩũma nĩ kuuga kĩmera kĩu arĩmi matikoragwo makĩgetha kĩndũ, na ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria kwaga irio, na mbembe ikagĩa na goro thĩiniĩ wa thoko. Okorwo mũrĩmi akũrĩmaga irio cia mahiũ, rĩrĩa kwaga na riũa, rĩu nĩ gũkoragwo na ũnyihu, kuona irio ici nĩ ikoragwo ikĩũmĩra mũgũnda, ta thaara ũkoma kana nyeki ĩkoma, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mũrĩmi ũyũ gũkorwo atarĩ na irio cia mahiũ, na gũkorwo akĩhũthĩra mbeca nyingĩ mũno rĩrĩa arakorwo akĩgũrĩra mahiũ make thĩiniĩ wa nduka.

Kwĩna maũndũ matiganĩte marĩa makoragwa makĩhutia wonekani wa irio thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, na gĩtũmi kana ũndũ ũrĩa mũnene mũno ũcungagĩrĩria wonekani kana waagi wa irio nĩ rĩera, wambere rĩrĩa gwakorwo na riũa gwa kahinda karaihu ndeto ĩyo nĩkoragwo ĩkĩhutia magetha na njĩra nene mũno kũona riũa nĩrĩkoragwa rĩkiumia irio irĩa ciĩmũgũnda kana akorwo itikũma gũgakorwo na magetha matarĩ maiganu ũndũ ũrĩa ũcungagĩrĩria gũkorwo na ũnyihu wa irio cia andũ na njĩra nene oho ũndũ ũngĩ ũngĩcungĩrĩria ũnyihu wa irio, nĩ rĩrĩa mbura na yaura na njíĩa nene mũno ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩthũkangia irio irĩa ikoragwa thĩinĩ wa mĩgũnda, ũndũ ũrĩa ũcungagĩrĩria gũkorwo na irio nini thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, no rĩrĩa mbura yakorwo ĩkiũra na gĩthimi kĩrĩa gĩagĩrĩire arĩmi nĩmakoragwo makĩgetha irio ciakũigana na magakorwo makĩona irio cigũkorwo cikĩmatwarithia na mbere gwa kahinda karaihu, ũndũ ũngĩ ũkoragwa ũkĩhutia wonekani wa irio nĩ mĩtugo na mĩthemba ya ũrĩmi rĩrĩa arĩmi marakorwo makĩhũthĩra agĩkorwo mũrĩmi niararĩma irio ciake kũhũthĩra nyũmba ciakĩrĩu na gũtigagĩrĩra atĩ nĩarona irio ũtakũmakania kana kũna ũcejia wa rĩera kana gũtirĩ.

Ndũrĩrĩ itiganĩte thĩiniĩ wa gĩtarũ kĩa Africa, o ũndũ ũmwe na ũndũire wa mũndũ mũirũ. Nĩ maakoragwo makĩganĩra ciana ciao ng'ano itiganĩte, o ũndũ ũmwe na kũmeera maũndũ manahanĩka na kũu gatene. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mamathomithia, nĩguo gũkorwo na ũcamba, ũũgĩ, o ũndũ ũmwe na kũmateithia harĩ mbaara ciao cia o mũthenya, o ũndũ ũmwe na gũkorwo makĩmenya ũrĩa mangĩeherania na ing'ũki. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwa Anjaluo, nĩ rwarĩ na rũgano rwa njamba ya ita, yoĩkaine ta Lwanda Magere, ĩrĩa gwatuĩkaga, yaarĩ na hinya mũnene mũnene mũno, na hinya ũtarĩ wa ũmũndũ. Ũrĩa yakoragwo ĩkĩhũthĩra harĩ kũrũĩrĩra, o ũndũ ũmwe na kũgitĩra rũrĩrĩ rũu. Gũtuĩkaga Lwanda Magere, mwĩrĩ wake ndwakoragwo ũgĩtihio nĩ matharaita ma thũ ciao hĩndĩ ĩyo makĩrũa na rũrĩrĩ rwa Nandi. Na gwatuĩkaga, ũngĩenda kũmũtihia kana kũmũraga, no ũkorirwo ũgĩtema kana gũtheca kĩruru gĩake. Na ĩĩ ta njĩra ya kũmenya thiri, rũrĩrĩ rwa Nandi nĩ rwakorirwo rũkĩmũtũmĩra mũtumia, na ũrĩa wakorirwo akĩmenya thiri yake nĩ atĩ, ndũngĩmũhota ũtathecete kĩruru gĩake. Na thiri ĩrĩa rũrĩrĩ rũu rwahũthirire nĩguo kũhoota Lwanda Magere, kũhũthĩra mũtumia wake.

Mũtambo kana ũũgĩ wa block chain nĩ ũũgĩ ũngĩkorwo ũgĩteithia bũrũri wa Kenya na njĩra nene mũno, o ũndũ ũmwe na andũ othe thĩiniĩ wa thĩ. Mawega marĩa makoragwo makĩrehwo nĩ mũtambo ũyũ wa block chain, nĩ atĩ, mũtambo ũyũ nĩ ũkoragwo wĩna waraganu, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra maũndũ marĩa marahanĩka thĩiniĩ wa mũtambo ũyũ, nĩ mena waragania na ũũma ũtangĩhota gũkorwo ũgĩtharĩka. Kwa mũhano, mathirikari mangĩhota gũkorwo makĩhũthĩra ũũgĩ wa block chain harĩ ũũkia na ũtabania wa wa ithurano, nĩ kuuga, atĩ ithurano ici no cikorwo cina ũũma mũno mũno makĩria. Kuona gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkorwo agĩthoga maumĩrĩra ma gĩthurano, nĩ amu andũ othe nĩ makoragwo makĩona ũrĩa wĩra ũyũ ũrathiĩ na mbere, kuuma harĩa wambĩrĩirire nginya harĩa ũgũkorwo ũgĩthirĩra. Oho, block chain nĩ ĩhotete gũkorwo ĩkĩhe andũ aingĩ mawĩra, kana mbeũ njĩthĩ ĩgakorwo ĩkĩona mĩeke ya mawĩra, kuona nĩ gũkoretwo na mbeca ta cia crypto currency kana mbeca cia internet, irĩa itakoragwo igĩbatara bengi, ona kana mburũka nĩguo gũkorwo mũkĩruta biacara nacio. Na oho nĩ itigagĩrĩra atĩ gũtirĩ mũndũ waya gũkorwo agĩkũiya rĩrĩa mũrakorwo mũgĩtabania biacara, nĩ amu nĩ ĩkoragwo ĩgĩtiga makinya ma kuonania nũũ ũrĩhire, na mbeca icio ciumire ha na ciathiĩ ha.

Ciana irĩa ciakorirwo igĩkũrĩra gĩcagi, nĩ ciakoraga ikĩganĩrwo ng'ano thaka na ng'emu ciĩgiĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi, na o mwana nĩ eriragĩria atĩ rĩrĩa agakũra, athome na arĩkie thukuru, nĩ akenda gũkorwo agĩthiĩ mũciĩ ũcio mũnene wa Nairobi. No ũrĩa wananagio ũgeetwo kĩamatawa, ciana ikĩĩrwo na ikĩganĩrwo, atĩ mũciĩ ũyũ nĩ ũkoragwo na thitima, na hĩndĩ ciothe mũno makĩria ũtukũ, nĩ gũkoragwo na matawa makoragwo mamũrĩkĩte kũndũ guothe. Na hĩndĩ ĩyo, tondũ kũndũ kũingĩ thĩiniĩ wa icagi nĩ gwakoragwo na nduma, rĩu o mwana nĩ akĩendaga gũkũra, nĩguo atigĩrĩre atĩ, ona gwatuka, handũ ha ũrĩa gũkoragwo gũkĩgĩa nduma thĩiniĩ wa gĩcagi, nĩ akorwo thĩiniĩ wa Nairobi ĩno ĩno ĩkoragwo na matawa hĩndĩ ciothe. Oho nĩ tweragwo atĩ, mũndũ athiĩ Nairobi, nĩ akoragwo akĩona mbeca, na kũu nĩkuo mawĩra makoragwo maingĩhĩire, na mũndũ ee gĩcagi nĩ eciragia atĩ woka Nairobi, ũgakorwo ũkĩrogota mbeca thĩ kana ũgakoragwo ũkĩona wĩra na njĩra ya raithi, na kũrĩhwo na ũndũ ũrĩa ũngĩatũmire ũtonge naihenya. Na tũrũgano tũu nĩ twatũmaga mũndũ ecirie, atĩ Nairobi mũtũrĩre nĩ wa mũikũrũko, na mũndũ nĩ agakorwo akĩgacĩra na kĩrathi kĩnene. ĩndĩ rĩrĩa mũndũ akinyirie mĩaka ya gũũka Nairobi, nĩguo akorirwo akĩmenya ĩndĩ nĩ tũrũgano tu twarĩ kuo twega.

Ihiga rĩrĩ rĩũĩkaine ta Kit Mikayi nĩ ihiga rĩkoragwo gĩcigo-inĩ gĩa Seme gũkũ nĩ kauntĩ-inĩ ya Gĩthumo na kũríĩ gũkoragwo na rũrĩrĩ rwa jaluo. Rũrĩrĩ rũrũ nĩ rwĩtĩkĩtie kũringana na ũndũire waguo atĩ ihiga rĩrĩ nĩ rĩa bata mũno makĩria, nĩamu Kit Mikayi nĩ kuga gĩtĩ kĩa mũtumia ũrĩa mũkũrũ thĩiniĩ wa mũciĩ, na nĩ mũtumia wahetwo gĩtĩo mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũrũ rwa jaluo, na rũrĩrĩ rũrũ o ũndũ ũmwe na ndũrĩrĩ nyingĩ kuuma gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ikoragwo igĩthiĩ harĩa ihiga rĩrĩ rĩkoragwo nĩguo gũkorwo makĩrĩona mũno makĩria nĩ ũndũ wa rĩumbĩre warĩo na ũrĩa rĩkoragwo rĩikarĩte, ũndũ ũrĩa ũgucagĩrĩria agendi na njĩra nene mũno na tokuuma gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ nginyagia nja wa bũrũri. Ihiga rĩrĩ rĩkoragwo rĩtĩkĩtio nĩ rũrĩrĩ rwa jaluo harĩa makoragwo magĩthiĩ nginya gũkorwo magĩkĩra magongona ma kĩũndũire, o ũndũ ũmwe na kũhoya, nĩ amu nĩ metĩkĩtie nĩ rĩkoragwo rĩkĩmanyitithania na maroho, kana na ũngai wa rũrĩrĩ rũrũ.

Rũĩ rũrũ rwa Sondu Miriu, rũkoragwo rũtuĩkanĩirie kuuma mĩtitũ-inĩ ya Mau, rũkahetũkĩra kauntĩ-inĩ ta Bomet, Kericho, Kisii, na rũgathiĩ nginya o kũũrĩa mwena wa Kisumu. Nĩ rũkoragwo na ng'ano nyingĩ mũno cia ũndũire, ikoragwo ikĩheanwo ciĩgiĩ rũĩ rũrũ. Wa mbere we nĩ atĩ, athuuri arĩa akũrũ na a tene, nĩ makoragwo makĩĩra ciana, atĩ rũĩ rũrũ nĩ rũkoragwo na roho mwega kana mũũru, na mũno nĩ gwatuĩkaga nĩ rũkoragwo rũkĩherithia aikara a a mwena wa Kisumu, angĩkorwo nĩ makoragwo makĩhĩtia na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ rwakua mũndũ, mũndũ akorwo agĩkuĩra thĩiniĩ wa maĩ mau. Na mũndũ ũcio ndangĩonekire, nginya roho ũrĩa ũkoragwo thĩiniĩ wa rũĩ rũo, rũkorwo rũgĩtĩkĩra, kana akorwo akĩrutĩrwo igingona. Oho, nĩ gwatuĩkaga atĩ, rũĩ rũrũ nĩ rũkoragwo rũgĩthama ũtukũ rũgakorwo rũgĩthiĩ kũndũ kũngĩ, na mũno makĩria rũngĩkorwo he andũ rũrakarĩtio nĩo, nĩ rwakoragwo rũkĩgera kũrĩa andũ acio marĩ. Na oho nĩ gwatuĩkaga, o mwaka, rũĩ rũrũ no nginya rũkorwo rũgĩtia igingona na gũkorwo rũgĩkuua mũndũ. Kana gũkorwo gũkĩoneka mũtino, ũrĩa wacũngagĩrĩria gĩkuũ kĩa mũndũ. Na oho nĩ gũtuĩkaga, rũĩ rũrũ nĩ rũkoragwo rũkĩgera nduma-inĩ, kũringana na ũndũire wa andũ amwe mwena ũcio.